Rĩrĩa twĩna ngũĩ na mũndũ ũrĩa tũrutithanagia wĩra nake, tũikaraga thĩ tũkaiguithania, tũkahingũranĩra ngoro, tũkauga o mũndũ ũrĩa areciria, ningĩ tũngĩremwo nĩ kũiguana, no tũĩte mũndũ ũngĩ mũrata witũ oke atũthikĩrĩrie, o mũndũ aheane rũgano rwake, nake mũrata ũcio witũ atũteithie gũtuithania, na kũiguana na gũthikanĩrĩria.

Rĩrĩa ndatũmĩrwo mbeca kũhĩtũkĩra Paypal, kwĩna maũndũ merĩ ingĩka nĩgetha ndĩcirute; wambere nĩ kũruta na thimũ. Thimũ ĩrĩa nyandĩkithĩtie nayo Paypal, no ndĩmĩhũthĩre kũruta mbeca. Ningĩ Paypal nĩ ĩbataraga ũmĩandĩkithie na bengi, na kogwo rĩrĩa ndatũmĩrwo mbeca ciakwa Paypal, no hote gũciruta kũhĩtũkĩra bengi ĩrĩa nyandĩkithĩtie nayo.

Rīrīa ndīrabatara rūnī rwa kūhingūra mbiacara rīī, ingienda kuoya rūnī rūu kuuma gwī Sacco nī gūkorwo thīinī wa Sacco ndīna igai rīrīa ngūhūrithanīrio maita narīo nīgetha heo rūnī, ningī, nīgūkorwo ndīna igai kūu, ndigūkorwo ngītio marīhi ma igūrū mūno rīrīa ndīrarīha rūnī rwaka. Ūū nī wega ūkīringithania na bengi kūrīa bengi nī ya andū kīūmbe, koguo makīhe rūnī nī megwīkīra marīhi ma igūrū mūno na koguo kūnditūhīria mūtūrīre wakwa.

Hīndī īrīa ndekora ndī thoko-īni ya thamaki, nīthogoranaga mbei kuringana na maundu mamwe ta maya. Nīngurora kana thamaki īyo nī ya kurīithīrio muciī-inī kana nī ya kuuma iria-inī. Ningī angīkorwo nī ya kuuma iria-inī rīī, uumīte iria-inī rirīku? Either nī Indian kana nī Victoria kana nī Bogoria o kurīa uumīte nī ngubatara kumenya. Ningī nīngurora unene wa thamaki nīgetha hote gutua cira urīa ngugura thamaki īyo.

Ingĩkorwo ndĩmũruti wirwinĩ wa kũheana ũteithio, na njemanie na mũgũri wina thimũ ĩtararuta wĩra wega rĩ, no nyambe njũrie mũgũri ũcio ciũria cigana ũna, ũrĩa akoretwo akĩhũthĩra thimũ yake ya moko, nĩgetha menye kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie thĩna ũcio. Angĩcokia ciũria icio, nĩngũhota kũmwerethera ũrĩa maũndũ mamwe ma marĩa akoretwo agĩĩka, maratũma thimũ yake ĩthũke, na ĩremwo nĩ kũruta wĩra kũringana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Niĩ nĩ menete gũthiĩ gũthoma, kũũndũinĩ kũrĩa kũigĩtwo mabuku, nĩgetha mathomagwo. Menete nĩ tondũ, kũndũ kũu andũ matindaga makirĩte ki, gũtikoragwo na inegene. Koguo ona ũngĩkorwo wĩna ibuku na mwĩna mũrata waku na nĩ mũkwenda kwaria ũhoro wa rĩo, no mumire njaa, na kaingĩ na kaingĩ ona mabuku marĩa makoragwo kũndũ gũkũ, matiĩtĩkagĩrio kuumwo namo njaa. Koguo niĩ no nyende, gwĩtĩkagĩrio kwario kana magatũreka tũkauma na mabuku maya njaa, tũkahota kwaria na arata aitũ ũhoro wa mabuku macio.

Niĩ ngũĩciria ta tekinoronjĩ yagĩrĩtie njĩra ya gũkinyĩra gĩthomo. Nĩ tondũ, thikũ ici ũngĩbatara gũthoma ũndũ o wothe ũkuoya thimũ yaku ũingĩre mĩtambo-inĩ, ũhote gwetha ũndũ ũcio ũrenda gũthoma na ũũthome. Ningĩ, gwakinya nĩ handũ ha mwarimũ na mũrutwo, mwarimũ nĩ arahota gũkinyĩra mũrutwo ona meharaihu nake, tondũ makũhũthĩra thimũ yao gũcemania, no monane ũthiũ kana mathikanĩrĩrie na mwarimũ ahote gũkinyĩria mũrũtwo ũcio gĩthomo.

Arimũ no mahũthĩre tekinoronjĩ, gwetha njĩra njerũ na njĩra njega cia gũthomithia ciana, na gũkinyanĩria gĩthomo. Ningĩ, arimũ no mahũthĩre tekinoronjĩ, gũkinyĩria ũrĩa ciana cirathoma rĩrĩa ciĩ mũciĩ, hĩndĩ ya rũtha kana hĩndĩ ĩrĩa me mũciĩ hwainĩ mauma cukuru. Ningĩ arimũ no mahũthĩre tekinoronjĩ kũnyitanĩra na aciari, rĩrĩa aciari marateithĩrĩria ciana gũthoma.

Rĩrĩa ndona ũũ ndĩciragia atĩ, nĩ andũ mokĩte hamwe, gũteithania gwĩka ũndũ mũna, ũndũ ũyũ no akorwo arĩ gwaka bũrũri kana andũ o ene gwaka mĩtũrĩre yao, na nĩ ngenaga nĩ tondũ andũ aya nĩ marateithania, o mũndũ harĩa oĩ akarũgama agateithia arĩa angĩ, nĩgetha mahote gũtwarana hamwe, na gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre marĩ hamwe.

Mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa thibitarĩ ĩrĩa ĩhakuhĩ naniĩ, ũroraga maũndũ marĩa maumĩra hi na hi na njĩra ĩno, nĩ kũrĩ na kamĩtĩ ĩigĩtwo ya kũrora maũndũ marĩa maumĩra hi na hi. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩhetwo ngari ya gũkinya handũ hau naihenya mũno, ningĩ nĩ mahetwo indo cia thibitarĩ, na ndawa cia kũrora andũ arĩa mangĩkorwo nĩ maumĩra kana mona ũgwati thĩinĩ wa ũndũ ũcio waumĩra.

Rĩrĩa ndĩrahanda mĩciri hĩndĩ ya mbura, nĩnũmagĩrĩra makinya maya, nĩndigagĩrĩra atĩ, ndinekĩra mĩciri ĩyo maĩ maingĩ, nĩgetha gũtigakorwo na maĩ maragirĩrĩria mĩciri ĩyo gũkũra, nĩngĩ, nĩ hũraga ndawa ya tũtambi nĩgetha gũtigĩrĩra gũtirĩ na tũtambi twagĩa mĩciri yakwa rĩrĩa ĩrakũra, ningĩ, rĩrĩa kwĩna mbura, nĩndigagĩrĩra nĩndaiga mahuti, ngathiũrũrũkĩria mĩmera ya mĩciri na mahuti, nĩgetha gũtikagĩe na maĩ mekwaraha kũu, na ningĩ ria rĩtigakũre igũrũ rĩa mĩciri ĩyo.

Ihinda rĩrĩa rĩega rĩa kũhanda mbembe bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ kuuma mũico-inĩ wa mweri wa gatatũ, kana kĩambĩrĩria kĩa mweri wa kana, nĩ tondũ ihinda rĩrĩ nĩguo mbura ĩrĩa nene ĩkoragwo yambĩrĩria, na mbura ĩyo nene nĩ njega na mbembe, nĩgetha cikagwata na cigakũra wega, nĩ tondũ rĩrĩa mbembe ĩ nini, nĩ ĩbataraga maĩ maingĩ, nĩgetha ĩhote gũkũra na ĩhote kwĩnyitia riũa rĩrĩa rĩcokaga rĩgoka.

Gĩcigo-inĩ gitũ rĩ, mbembe cihandagwo mweri-inĩ wa gatatũ mũico, kana kĩambĩrĩria kĩa mweri wa ĩna, nĩ tondũ hau nĩho mbura ĩrĩa nene ĩkoragwo yambĩrĩria na mbura ĩyo ĩthiaga ũguo nginya mweri wa mũgwanja, na kuuma hau gũkagĩa na riũa, kogwo nĩ tũhandaga mbembe mbura ĩyo ĩkĩanjĩrĩria, nĩgetha mbura ĩgwatithie mbembe icio, na cikorwo cia gwata na kũnyita maĩ, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩgũka, cikorwo cigĩbatara riũa rĩu, na cihote kwĩnyitia.

Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura ya kahinda kanini kauntĩ-inĩ itũ, tũhandaga irio ta nyeni, mboga, hoho, thũkũma, terere na managu, ũũ nĩ tondũ irio mũthemba ũyũ, citibataraga gũkũra gwa kahinda karaihu, cibataraga o mĩerĩ mĩnini, kana ciũmia nyinyi nĩgetha cikũre, na cituĩke ciakũrĩo kana kũgethwo.

Gũkũ gwitũ tũgethaga mbembe na njĩra ya gũkohora, rĩrĩa twa menya mbembe nĩ ciakũra, tũthiaga mũgũnda, tũgakohora mbembe ĩmwe kwa ĩmwe, tũgĩcigaga ikũmbĩ, ningĩ twarĩkia, tũtuaga mabebe mau, tũkamatuĩra ng'ombe, tũgacitinangĩria, tũgacihe, na mabebe mau nĩmateithagĩrĩria ng'ombe kuongerera iria.

Arĩmi aingĩ, matukanagia mbembe na mboco rĩrĩa marahanda, nĩ tondũ, mbembe cigĩkũra ciraihaga naigũrũ mũno, nacio mboco, citiraihaga no cikũraga ciĩ gũkũ rungu, koguo, mbembe na mboco citigianaga rĩrĩa cirakũra, ningĩ nĩ gũkorwo mboco cibataraga oro kahinda kanini gũkũra, kogwo nĩ cigethagwo mbere ya mbembe.

Thĩinĩ wa ũrĩmi wakwa rĩ, moritũ matatũ marĩa manene njemanagia namo, nĩmo maya, ũritũ wambere nĩ tũtambi. Tũtambi nĩ tũngiaga mũno ũrĩminĩ wakwa, nĩgũkorwo nĩ tũrĩaga mĩmera mũno, na tũkagiria maciaro makwa maingĩhe. Ũndũ ũcio ũngĩ ũngiaga, nĩ kũremwo nĩ gũtaũra imera, rĩmwe no ngorwo njĩrĩgĩrĩire kĩmera kĩa mbura, nayo mbura yaage kuura. Ningĩ, ũritũ wa gatatũ ũrĩa njemanagia naguo, nĩ irio gũkorwo cirĩ na raithi, ngahũthĩra mbeca nyingĩ mũno kũhanda, no gwakinya nĩ kwendia maciaro makwa, makarega gũkinyanĩria thogora wa kũmahanda.

Mogarũrũku marĩa manene, mongereire umithio wa irio kĩmera gĩkĩ, nĩ ta maya; mbura ya kĩmera gĩkĩ nĩ yurĩte wega kũringana na ũrĩa tũrerĩgĩrĩire, ningĩ nĩ tũrakoretwo tũkĩenderio bataraitha thogora-inĩ wa thĩ. Koguo nĩ tũhotete gũkũria irio citũ na tũkona umithio, ningĩ nĩ tũhotete kuona ndawa cia tũtambi, iria ciragũrĩka na mbei ya thĩ, kogwo kũnyihanyihia tũtambi thĩinĩ wa irio citũ, na ũguo kũongerera umithio ũrĩmi-inĩ witũ.

Niĩ hotaga kuona mbegũ iria ciagĩrĩire, na bataraitha ya ũrĩmi wa irio ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ gũkorwo nĩ kũrĩ na mbegũ iria ikoragwo ihĩtũkĩtio nĩ thirikari, o hamwe na bataraitha, kogwo rĩrĩa ngũgũra mbegũ kana bataraitha ũrĩminĩ wakwa, nĩ kũrora ndoraga rũri rũrĩa rwĩkĩrĩtwo bataraitha-inĩ ĩyo, kana nĩ hĩtũkie nĩ thirikari kana ti hĩtũkie.

Rĩrĩa mũcere wakũra, ũgethagũo na njĩra ĩno, ũtinagio, ũgacoka ũkaigwo handũ ũkũũma, harĩa ũkuona riũa ta kahinda ga kiumia kĩmwe kana thikũ ithano, warĩkia kũũma, ũgũthithagio handũ-inĩ homũ, nĩgetha mbegũ cieherane na mĩtĩ, ningĩ yagũthithio mbegũ cieherana, mbegũ icio nĩ kũhuhwo cihuhagwo, nĩgetha kweheria gĩko na mahiga, ningĩ warĩkia kũhuhwo nĩ kũigwo wũigagwo nĩgetha ũrĩo.